Ore iroruat naasuji peyie itum esile e helb ore enudukuya naa ilo ormutandao www.helb.co.ke nilo ewueji neji student portal irkiliku lenkar inonok inambai enkipande inambai esimu nilo enkomom ormutandao najo feel online application form nipik sii irkuliku lemakeon aa personal information nipik irkiliku lormarei lino nipik irkiliku lenkisuma nipik irkiliku legarantas ore peyie iindip ina nintoki sii alo ewueji najo download and print application form nitayu inkopii are oonena ardasini ore inkardasini naitutumieku nena ardasini are naa enkardasi ee admission letter enkardasi enkipande enkardasi e bank account wenkardasi natooshoki orkimojino garantas o passport ninyoki sii alo aya enaardasi ino efisi e students nilo aanyu message naing'ua helb

Oore ilaramatak naa keimaa igolikinot kumok tenaa inkishu enaa in'daiki osokoni edamu. Oore enedukuya, oore iropiyiani naitalakunyieki teneipang in'daiki arashu inkishu peeyae inkwapi napashipaasha, naa ketii shumata oleng. Oore eniare, oore ilaramatak meeta eng'ebno araki enkariyiano tombaa naipang'ieki inkishu arashu in'daiki inkwapi e boo. Oore iropiyiani naipang'ieki nayayieki inkishu arashu in'daiki inkwapi e boo netii shumata oleng. Oore inkwapi e boo neeta inkitanapat nagoli oleng nemeidimaa ilaramatak, tiatua iloshon lorkila orok.

Oore Tom Mboya university naa university natii County e Homa Bay. Oore aapa Tom Mboya university na keji aapa Tom Mboya collage. Oore tolari loo nkalifuni aare o tomon aare neitae university. Oore naa imbaa nekin'dim atomitiki iijing iina sukuul, naa oore enedukuya teneitu ibaya imakisi nayieuni too nkilasini e form four naa kimitiki aa ijing iina sukuul. Oore teneitu ibaya imakisi nayieuni te subject eina department, naa ninye sii nekiidim atomitiki iijing iina university. Naa oore pee itaasa application nemesidai naa ekimitiki iijing iina sukuul. Oore tenaake impala inonok neme sidan naa iidim aake sininye atapang'o iina sukuul.